Ũndũ ũcio ndũngĩngenia ona hanini, nĩ amu roboti ici cigũka ,cithengie ma wĩra marĩa marutagwo nĩ andũ, na hĩndĩ ĩrĩa andũ mararuta mawĩra maya rĩ makoragwo makĩgĩa, makĩona ũguni mũnene mũno, tondũ nĩ mahotaga kũhingia mabataro mao makĩ mũciĩ na ningĩ nĩ mahotaga kũruta wĩra ũyũ mabacĩrĩire wega biũ, atĩ nĩ kuga nĩ mahotaga gũkorwo magĩcagũra akorwo nĩ cai ũrĩa mwega biũ na ningĩ roboti ici nociũke cikorwo cirĩ cia kũgia andũ mũno, nĩ ũndũ wa maũndũ ta mathitima kũhũthĩra thitima nyingĩ hihi, na kana kũruta wĩra ũtarĩ mũbacĩrĩre ũrĩa ũngĩendeka, kwoguo niĩ hakwa ndingĩkenio nĩ ũhoro ũyũ ona hanini, reke wĩra ũyũ ũkorwo ũkĩrutwo nĩ andũ o ũrĩa ũtũire ũrutĩtwo nĩ andũ nĩ amũ ũguo nĩguo ingĩ ona kwagĩrĩire.

Gũkama ng'ombe gĩcigo-inĩ gĩakwa, reke njuge ndikwona ta ũcenjetie mũno, mahinda maya tũrĩ nĩ ngĩrĩ na ũmenyo wa kũmenya atĩ nĩ kũrĩ macini cihũthĩkaga arĩ cio nĩ ta mũthemba wa roboti ũguo, cihũthĩragwo nĩ, nĩ, nĩ mĩgũnda ĩrĩa mĩnene ĩkoragwo igĩte ng'ombe nyingĩ, ningĩ ũrĩa njũĩ nĩatĩ ũkami kana gũkama ng'ombe ũkoragwo wagĩrĩire gũkamwo nĩ mũndũ, nĩ tondũ mũndũ nĩ akũruta wĩra ũyũ na ningĩ nĩ ekwona kĩrĩa arĩ ona na rĩkĩo mũthemba wa marĩhi, nĩ ekwona marĩhi make na ahote gwĩteithia ona mabataro-inĩ make, kwoguo ndirona ta hangĩkorwo hena ũcenjio ona ũrĩkũ mũmene gĩcigo-inĩ gĩakwa no ningĩ nĩ ngĩũĩ, gwĩ kũrĩa maũndũ maya maragĩthiĩ macenjetie o kahora kahora.

Ndĩreciria ndume ĩno nĩroneka ta ĩkũrĩtio na ũgĩ wa tekinoronjia cia kĩrĩu, nĩroneka ti ta ng'ombe ya biũ kana ng'ombe ya, ya ũrĩa tũĩ ya kawaida gũkũ gwitũ, no ningĩ ng'ombe ĩyo nĩrakĩoneka ĩhana gũkorwo ya gĩrĩire mwena-inĩ wa mwĩrĩ wayo, nĩroneka no ĩkorwo ĩĩ ng'ombe ĩna mbeũ njega biũ ĩngĩkorwo no iciarithie, no ningĩ nĩndĩrona ĩkĩrĩ ng'ombe ĩngĩteithia mũrĩmi wayo na njĩra ngũrani.

Ũrĩithia wa ng'ombe nĩ ũkoretwo wĩna ũguni mũnene gĩcigo-inĩ gĩakwa kana rũrĩrĩ-inĩ rwakwa na nĩ ruo rwa gĩkũyũ. Ah ng'ombe nĩ cikoragwo cirĩ na ũteithio wa kũhe mũrĩmi iria, nĩ ciheaga mũrĩmi ona nyama ona ningĩ gũchiarithania na rĩkuo kwongerera mahiũ marĩa ena mo, na njĩra ĩyo mũrĩmi nĩ ahotaga gũkorwo agĩtĩĩra gũkorwo na na mbeca, ciĩ mũthemba wa mahiũ, ningĩ nĩ ndĩrona ng'ombe ici nĩcirakĩheo nyeki, njega mũno nĩ cironeka cikũrĩtio wega, cironeka ciĩ thaka ona gũcirora mbica-inĩ na ũndũ ũyũ ũgagĩkorwo wagĩrĩire o ũrĩa ũhana.

Ndĩrakena nĩ kuona ngũrwe ici cikũrĩtio wega, ngũrwe ici nĩcironeka ciĩ theru mũno. Nĩ kwonania mũrĩmi wacio nĩ mũndũ ũcigĩte na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ironeka cikũrete wega biũ ona nginya irio nĩ cironeka cihetwo cikaigania, na ona kũringana na mbica harĩa cikũrĩire nĩ cironeka, nĩ haroneka nĩ handũ hega biũ, hagayanĩtio ũrĩa habatie, arĩguo ũrĩmi-inĩ wa ngũrwe. Ningĩ ngũrwe icio ni cironekana ciĩ na nginya tũ tag ciĩkĩrĩtwo matũinĩ macio. Na cia gũteithĩrĩria gũcimenya, kũmenya rĩngĩ rika rĩa cio, kana kũmenya ĩ ya njamba kana ĩ ya ya mũtumia, na maũndũ ta macio.

Mbica-inĩ ĩno ndĩrona mũtwarithia wa nduthi ena mũrigo mũnene mũno, mũrigo ũyũ ũbangĩtwo wĩ ngũnia thĩinĩ na nĩ ngũnia nyingĩ mũno, wa mbere nduthi ĩyo nĩronekana nĩ ĩkuĩte ũrito gũkĩra ũrĩa yagĩrĩire ningĩ mũndũ wa nduthi ũyũ nĩ aroneka akuĩte mũrigo ũcio na thĩna mũingĩ, tondũ ona ũrĩa aratwara nduthi ĩyo aikarĩte nĩ aroneka ndaikarĩte ũrĩa agĩrĩire. Mũrigo ũyũ ũngĩona ũkuĩtwo maita maingĩ nĩ ũkoragwo wĩ mũrigo wa ungumania kana mũrigo ũtabatiĩ gũkorwo ũkĩhetũkĩrio bara-inĩ, na kana ona harĩa ũmĩte hagakorwo nĩ mũkananie, na mũno mũno ngĩrora ũguo ndĩrona rĩngĩ no okorwo arĩ makara, makarwo arĩ makara makuĩtwo na nduthi ĩno ngũnia-inĩ ici.

Ũkũĩ wa mĩrĩgo na ngarĩ mũthemba wa pick up nĩũkoretwo wĩrĩmi ũndũ mũnene on harĩ arĩmi arĩa makoragwo me rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, ũndũ ũyũ nĩ ũteĩthagĩa arĩmi aingĩ nĩ kũmĩria ĩndo ciao mĩgũndaĩnĩ nĩ ũhũthagia ũkũĩ wa mĩrĩgo na njĩra nene mũno, tondũ ngari ĩno nĩ ĩhotaga gũkũa mĩrigo mĩingĩ nĩ ĩhotaga gũbokerwo mĩrigo ngũrani ngũrani na nĩ ĩhota gũkũa ngĩnya ũrĩtũ mwega ũgũo nĩkũga nĩ ĩhotaga gũkũa mĩrigo mĩrĩtũ ona kũmĩtwara handũ haraya, ũguo nĩ ĩteithagia mũno nginya andũ agĩcigo kana rũrĩrĩ rwakwa gũkorwo makĩnyihia ngarama ya mbeca ĩria mangĩ hũthĩra gũkũithia na ngarĩ mũthemba ũngĩ mwanya, mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrona hena mbũga kana mũthemba wa nyeni nĩ haroneka hena ngũnĩa tarĩngĩ ĩngĩkorwo ĩna matunda na ũndũ ũyũ nĩ ũragĩkorwa wĩ mwega mũno.

Ũndũ ũyũ nĩũteithagia gũkua irio kuma mĩgũndainĩ kana kuma kũrĩ arĩmi arĩa macikũrĩtie na njĩra njega ya kũbacĩrĩra indo icio itigathũke. Ũndũ ũyũ ningĩ nĩũteithagia nginya mũrĩmi kũmenyeka mũrigo wake mũgana waguo ũrĩa ũhana, na kũmenyeka kĩrĩa wee arehe rĩ nĩ kĩndũ kĩigana atia, kana ũritũ kana kũmenya mũthemba wa irio iria arehe, kana matunda marĩa angĩkorwo arendia nĩũhotaga kũbuatĩrĩrwo wega ũkamenyeka wũigana atia kana ũhana atĩa. Ningĩ ũndũ ũyũ nĩũhotaga gũtũma ngari ĩgĩkua mĩrigo ĩno ĩgakua mĩrigo na njĩra ĩrĩa njega, na njĩra ya gũtũma mĩrigo ĩyo ĩgakinya ĩtarĩ mĩthũkangu, nĩ tondũ ngari maita maingĩ ĩkuĩte mĩrigo ĩtarĩ mĩbange, nĩithiyaga mĩrigo rĩngĩ ĩgakorwo ĩthũkĩte kana ĩgabuthĩra o kuo thĩinĩ nĩũndũ wa kũhihinyana. Koguo ũndũ ũyũ nĩ ũrakorwo wĩ mwega ũgĩkwo na njĩra ta ĩno.

Ũndũ ũyũ twĩkaga na njĩra ya kũhingĩra ng'ombe ciugo-inĩ, gũkũ gwitũ tũhingagĩra ng'ombe, ũgacituĩra mahuti, tũkahota gũciramata ciĩ handũ hamwe arĩ ho hau kiugũ-inĩ gĩa cio, kwoguo nĩ tũhotaga kũrora ng'ombe ũrĩa ĩra kũra, ũrĩa ĩreka, mĩtugo yayo, na ng'ombe ĩyo nĩ ĩhothaga kũmenyeka hĩndĩ o yothe ĩna kaũndũ kana gathĩna o gothe nĩhotaga kũmenyeka tene, na ĩgateithĩka na njĩra hũthũ.

Arĩmĩ nĩ mateĩthĩkaga na njĩra ya kũona ũboco rwao rwa o mũthenya hĩndĩ ĩrĩia mahota kendĩa mũhĩa kũma migũndainĩ yao, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, mũhĩa ũyũ nĩ ũhũthĩkaga ta irio mũrĩmi angĩkorwo arĩmĩte na akagetha wega nĩ ekũhota kũharĩrria mũhĩa ũyũ aka ũthĩa na aka hũthĩra mũtũ ũrĩa na gwĩka kũrga indo mwanya mwanya aah ĩmwe ya indo iciio nĩ ta cũrũ. Na ũndũ ũngĩ mũrĩmĩ angĩhota kũũhanda wega nĩ ahotaga ngĩnya kũongerera ũmenyo wake mũgũnda-inĩ kana ũrĩmi inĩ wake. Omenyo wa ũrĩmi wa indo ngũrani tondũ tĩ andũ aĩngĩ mahotaga kũrĩma indo ta mũhĩa hasa gũkũ rũrĩrĩ inĩ rwakwa tĩ andũ aingĩ mahotete kũhanda mũhĩa na makagetha wĩ mwega.

Ingĩa ambĩrĩria na kũmũtarĩria mĩthemba ya thamaki ĩrĩa ĩkoragwo kũo na ĩrĩa ĩngĩhota kũĩgĩka fish pond inĩ. Kũogũo twamba twamenya mũthemba wa thamaki ĩrĩa angĩenda, tũcoke tũmenye ithimi kana mabataro marĩa mabatiĩ ĩthimi na mabataro marĩa mabatiĩ gũthingatwo hĩndĩ ĩrĩa tũrathondeka fish pond, kwoguo tũmenye mũĩgana wa fish pond ũrĩkũ , wariĩ nginya nĩngĩ kũmenya kana twĩna handũ tũngĩmĩthondekera kũringana na wariĩ ũrĩa tũrenda. Ũndũ ũngĩ nĩkũmenya kũgĩta fish pond ĩyo, kũmenya ũrĩa fish pond ĩyo ĩngĩgĩtĩrwo nĩ ũndũ wa maũndũ matĩganĩte hatĩgakorwo hena andũ kuma na nja maroka gũthoga kana gũikĩa indo itarĩ na bata fish pond ĩyo. Nanĩngĩ ingĩhoĩta gũtarĩria ũndũ kana thoko ya thamakĩ ici cia kũra rĩ nĩkũ angĩhota kwendia na nĩgetha ahote gũthondeka kĩndũ gĩake, mũthemba wa mbeca.

Thikũ ici nĩ kũrĩ na macini cihũthĩkaga na gũtinangia mahuti ma mahiũ, na njĩra ĩngĩ nĩ ona kũmithia nyeki, nyeki ĩkamba ĩgatuo mbere ĩkarekwo ĩniare maĩ, ĩgathondeka mũthemba wa nyeki ĩkoragwo ĩĩ njega mũno harĩ mahiũ, mũthemba wa hay, ĩtagwo hay, macini ici nĩ ciokire gũteithia na kũhũthia wĩra wa gũtinangia na njĩra ĩyo nĩhotaga ĩyo nĩ hotaga kũgitĩra arĩmi, harĩ mĩtino ĩrĩa matũnganaga nayo rĩrĩa maratinangĩria ng'ombe kana mahiũ mao mahuti mũharatĩ-inĩ. Macini ici nĩ citeithagia na gũtinangia mahuti maingĩ kwa ihinda inini mũno, na mahuti maya nĩ mahotaga gũkuĩka no mathondeke irio cia ng'ombe, ciĩtagwo syringe na maũndũ mangĩ ona kũhũthia, ũtinangia wa mahuti ma mahiũ mwanya mwanya, kwoguo macini icio nĩ citeithagia arĩmi aingĩ mũno, na gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ nyonete andũ aingĩ makĩhũthĩra macini icio na ũndũ ũcio ũgakorwo ũkĩngenia mũno, nĩ wega andũ kũiyũkia macini icio nĩ amu nĩ cikũmahũthĩria wĩra mĩgũnda-inĩ yao na cikũmagitĩra kũrĩ mĩtino ĩrĩa ĩrĩ ĩtũnganagwo nayo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aratinangia mahuti akĩhũthĩra.

Ng'ombe ciakagĩrwo ciugo na cikahota kũrerwo ciugo-inĩ icio na njĩra njega mũno, njĩra ya atĩ nĩ ũkohota gũkorwo ũgĩtungata ng'ombe yaku na ũhũthũ, nĩ ũkũhota kũmenya ũrĩa ĩrakũra, ũrĩa ĩhana ĩgĩkũra , nĩ ũkũhota kũmĩhe mahuti na njĩra hũthũ ũtegũitanga mahuti thĩ kana mahuti maingĩ matekũra, ningĩ ng'ombe nĩ hotaga gũkorwo ĩtegũceracera mũno na ũndũ ũcio ũkoragwo wĩna ũguni mũingĩ harĩ ng'ombe citũ, nĩ ũteithagia mũrĩmi kũhota kũheo ona mbeũ ng'ombe yake na njĩra ya tekinoronjĩ ya AI Artificial Insemination .

Twana twa ngũrwe ĩno nĩ kwonga tũronga, na tũroneka tũkenereire kwonga nyina mũno. Nĩ tũroneka tũkũrĩte wega twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, na ũndũ ũyũ ũgagĩkorwo ũkĩrĩ mwega biũ.

Ũrĩmi wa ng'ondu na njĩra ya gũcihingĩra kiugũ-inĩ nĩ ũkoretwo wĩna ũguni mũingĩ mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa kana rũrĩrĩ-inĩ rwakwa kũrĩ arĩmi, arĩmi nĩ mahotaga gũkũria ng'ondu ciao na njĩra hũthũ, ona gũcihe mahuti na njĩra njega mũno, ng'ondu ningĩ nĩihotaga gũkorwo cikĩgĩa mĩĩrĩ na kana gũtunguha, nĩ tondũ ng'ondu ndĩrakorwo ĩgĩceracera mũno, nĩihotaga gũkũra wega biũ.

Maũndũ ta ũnyihu wa ndawa mathibitarĩ-inĩ na nginya ũnyihu wa aruti a wĩra na arĩo arigitani, nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa maragererio nĩ thirikari ĩno itũ, ũndũ ũngĩ nĩ kwaga rekondi citũ kũrĩa thibitarĩ-inĩ, na ningĩ kwaga andũ makiranĩirie ikĩro cia ũrigitani.

Ingĩamba kũharĩria sample cia mawĩra marĩa ndanaruta mbere, njoke hote gũthiĩ kwaria na mũnene wa kambuni ya ISUZU, ngerie kũmwĩra kana kũmũiguithia wĩra witũ ũrĩa tũrutaga nĩ tũkinyanĩirie nĩ guo. Ningĩ ngerie kũmwonia sample iria nguĩte, kũmwonia wĩra ũrĩa tũkoretwo tũkĩruta na ona ningĩ kũmwonia andĩki arĩa angĩ matũhete wĩra, njoke ndĩmere nĩ tũgũkorwo tũkĩmarutĩra wĩra ũyũ na mbei njega bacĩrĩre, na tũrĩ marutagĩra na andũ arĩo qualified andũ makinyanĩirie ikĩro cia kũruta wĩra ũyũ.

Ĩngĩambĩrĩria na gwĩtambũrithia ndĩmũgeithie na ndĩmwĩre marĩtwa makwa, njoke ndĩmũrie thĩna ũyũ aramenyire atĩa mbeca icio nĩcirahotire kũrengwo thimũ-inĩ, akaunti-inĩ yake ya KCB Bank. Ningĩ ngerie kwaria nake kũgeria kũnyita maũndũ marĩa akoretwo akĩhũthĩra kandi yake namo, nĩgetha tũhote gwetha harĩa hangĩkorwo haratũmire mbeca icio cirengwo hatarĩ ũmenyo wake, maita maingĩ nĩ marĩa andũ mahũthagĩra kandi ciao kũrĩhĩra maũtungata mwanya mwanya aah intaneti-inĩ kana online magakora nĩmekĩrire details kana namba cia kandi icio cia makariganĩrwo nĩ gũcitharia marĩkia kũgũra kĩrĩa maragũra. Rĩmwe nĩ gũthiaga gũkaumĩra thĩna wa gũkorwo kandi ĩrĩa nĩ ta rengwo mbia hatarĩ we kwenda ũndũ ũcio ũhanĩke, ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũkĩgia andũ, ngerie kũmwĩra wega, kũmũtarĩria ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo na andũ na nĩ wega we tondũ nĩ twaranaria ahote kwenda kũmenya nĩha na nĩ thĩna ũrĩkũ angĩkorwo agereire.

Handũ haha nĩ haroneka nĩ handũ hatheru, hakũrutĩrwo magongona, maita maingĩ nĩ handũ hakoragwo ha gũthathaiya Ngai na kũhoya. Niĩ ingĩciria mmh handũ ta haha ti, hatirĩ honeka bũrũri-inĩ witũ no ningĩ nĩ njĩra njega ya gũkĩonia handũ harĩa Ngai ararĩrio nĩ handũ hega na handũ hathaka.